Aya nĩ arũgamĩrĩri ũhiki-inĩ wa kabira ĩmwe gũkũ gĩcigo-inĩ kĩa Afrika, manengeragwo nguo cia kuonania ũndũire wao, na maũndũ ma kabira yao, ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia arĩa mareka ũhiki kũmenya kũrĩa maũndũ na njĩra ciao ciumĩte.

Ngari ĩno ya athii ya andũ ikũmi na ana, ĩcemanirie na mũtino kũrĩa mwena ũmwe ũgũthĩtwo nginya kũgũre kwa mbere gũkaimana. Andũ aingĩ nĩ matwarĩtwo thibitarĩ-inĩ, tũrona nginya tari cia andũ. Rũhonge rwa thirikari rwa athii nĩ ruoete makinya maingĩ kũgirĩrĩria mĩtino ta ĩno gũthiĩ na mbere bũrũri-inĩ ũyũ witũ. Maũndũ mamwe nĩ ta kũrigĩrĩria ngari gũthiĩ makĩria ma speed ĩrĩa ĩtaagĩrĩire, gũtũma matereba matikanyue njohi, kana ndawa cia kũrebia kamũira mathiĩte gũtũarithia ngari na kũgĩrĩrĩria ngari ici kuoya andũ makĩrĩa ikũmi na ana. Maũndũ maya nĩ matũmĩte tũkanyihia mĩtino ta ĩno ya bara.

Rĩrĩa mboco iracanũka, thutha ciahandwo, ciendaga kũheo maĩ ma kũigana ona bataraitha, nĩguo kũrigĩrĩria mĩrimũ gũcinyita na gũcithũkia kamũira cikũrĩte wega.